Ole kinomtoi muswongnotet en kipsomaninik konyolu ketekchi ichek korik che imuch kosomanen icheket ak kora kesechi icheket biik cheimuch konet icheket akobo muswongnotet kora konyolu kialchi ichek moshinishek cheu komputa sikobit koboishen icheket akokuyo tukuk che chang che tese tai eng somanet ak kora konyolu ketanan chepkondok cheimuch koboishen ichek sikwal tukuk cheu simoishek ko choton akere ale wendi kotoreti ichek akokuyo kiit netesetai eng soet noton ko konoptoi icheket missing eng.

Chang ortinwek chekikoboishen serikalitab Kenya, netaa ko kikotaban ichek chepkondok cheimuch keboishen kial moshinishek cheuu simoishe ak kompyuta, nebo oeng ko kikomuch ichek kosir biik chekikonai koboishen muswoknotet asikobit konet kipsomaninik soiti akobo muswoknotet ak kora ko kikobit kotech ichek korik chechang cemuchi konetke kipsomaninik akobo musknotet, kochoton okere olee ortinwek chekikobit serikali koyai asikobit kokuiyo kipsomaninik soiti ak kobo muswoknotet, noton okere olee bokomonut neoo muswoknotet en.

Kikotoret muswoknotet kipsomaninik cheloen, netaa ko kikokochi ichek konetke motin komii eleloen en sukulishek chechwaket ak kikokochi kora konetke icheken ak kokuiyo kiit nekotokinete en sukul ak kora ko kikokochi ichek kotur tukuk chemokuyo icheket en kilas, ak kora ko kikokochi ichek konai kiit neteseta ene emet tukuk cheu siasa ak tukuk cheuu boriet cheimuch kotesta en emet kochoton okere olee ortinwek chekikotoret muswoknotet asikobit kotesta somanet en kipsomaninik ak noton kobo komonut.

bo komonuut tuyoshek ab sigiik ak konetik ngamuun igochin ichek koguyo olegibundoo lakweet nemingin en somaneet, ak igochin ichek koguyo atebeet nebo lakweet agetugul, ak kora kogochin sigiik konai olekitoretitoo mwalimuek sigobiik kogochi kipsomaninik ak koneet ichek komyee, yoton iih kenyoru wolutik chekororon ago wendi kipsomaninik koteche emet, ak kora kogochi mwalimu konai lakweet agetuugul ko choton iih ogere ole ortinweek chebo maana en tuyoshek chebo sigiik ak konetik ngamuun ityindos en

Kikoyai ngalekab chatgbt ak kokon tukuk chekororon en kipsomaninik amun kikochi ichek konai ak kokuiyo ak tukuk chemokuiyo en kilas, oo kikokochi ichek kora koteben muswoknotet nebo chatgbt maswali chekoromen ak ko kikobit konyor ichek walet ngamun chokyin muswoknoton ak kikonyor ichek walet newo kora ngamun boo maana soiti, ko noton okere olee bo komonut soiti muswoknotetab chatgbt, ak ko toreti kipsomaninik en tiemutik cheuen mising.

Ayumu icheget ak ayochi tuyet agenge ak aarorchi icheget agobo kororindo nekiboisiet muswoknatet en oret ne kararan. Aarorchini icheget alenji mat kosir tuguk che imuch koip kewelutik che yachen ak kora agoini ichek ak aipchi ichek atebet nekararan asigoker kororindo nenyunet ak kora koimuch arorchi ichek agobo kit neya ingesir tuguk chemokororon en muswoknatet. Ago choton agere ale ortinuek che imuch kotoreton asimapit kelutik en oretabmu.

rwonda magere ko kichito nekigoroom en ngalek ab boryeet ko kigisiche inendet en komosto nebo kisumu, kii bortonyin ko kigochoben koita ak kitoreti inendet asimochut ipchabook en boryeet, kichome inendet bory=eet yon lole asista ngamuun en tomirmiryet nyiin negitoreti asimagibaar, kitun kebaar inendet ak ketoor tomirmiryet nemyinet ak yoton iih ko kime inendet, kimuuch inendet kwoo baka komosto nebo nandi simakimuch kebaar inendet, choton iih ko atindonik chekikimwochin lagook agobo lwanda magere,

chang otindonik chekyagas agobo Nairobi, Nairobi ko kingeten ngolyoot nebo masaek negiboru kole imbareet ab Nairobi ko kigararan en masaek ngamuun kitindoo beek iih ak susweek chegichome icheget konyokwageet tuga ak koraa kitoreti ichegetkwageteen ngamuun kibaraa imbaranoton, kimuch koet Nairobi en kingongeet chumbeek kotech reliit ab uganga ago noton ko kigochi koet Nairobi taa koek city neoo mising kochoton iih ko otindonik che kyogose agobo nairobi en kokwet nenyuun kinoetuu.

Ikorwek chebo koburet ko kikoko kibakenge en biik chechang mising, netaa ko kikoyomo ichek ak kokon kaliet en icheket ak kikokochi icheket koyai boishonik cheterterchin ak kotoretke icheket en yoon miten ngalek cheuen mising, ikorwek kora ko kikotoret biik en kokwet kium rabishek cheimuchi ketoreten choon seretos en kokwet alaa ko chemoimucheke en kokwet, oo kikochi biik kora konaike mising ak kokuiyoke choton okere olee ortinwek oo kikoik komonut mising ngamun kikoko kibakenge ak kaliet en icheket chemii.

Tebutik chekitebe yoon isire sukulitab barak kochang mising, netaa ketebe wolutik chekuket chekiisich sikeswa kotimuchi ichut sukulitab barak nebo oeng ketebe kotimuchike en ngalekab libanetab rabishek chebo sukul, kouu miten sukulishek chebo chito ak serikali, kora ketebe akobo loindo ak ngalekab kiit neuu borto nebo chii, kot ko korom borto nebo chii ko imuch kwoo sukulit nemiten alaa ko nelemolo ak konywan, ko choton ko tebutik cheimuch keteb yoon sire chito sukulit nemoche.

Chang mokutik chekitebe en tuketab Safaricom, netaa konyolu itinye kipandet neiboru kole nengunget sikobit koyan bichoton kochobun lainit ak kora konyolu ingen betut nekibete lainit nengung sikobor kele nengunget, nebo somok konyolu ingen biik chetam ibirchini kila asikobor kole nengunget, nebo angwan konyolu ingen chepkondok chekomiten alaa chekoitinye ak kora konyolu ingen bamba nekomiten alaa nekokonget en lainit nengunget, ko chono ko mokutik chekimoche ak ko imuch ketoretin yoon ingen akobo tukuchoton.

Barwet netaa nenyolu itinye sikosulda chobetab kipandet ko barwet nebo siket, nyolu itinye barwetab siket neboru kolee kikisichin auu, kikisichin en anoo ak neboru koinutikab sikiik chekuket ak nyolu itindoi kipandet nebo sikik chekuket twaan, kora konyolu itindoi bichait nengunget sikobit kechobun kipandet nengunget, kiit akee kora konyolu imiten sikobit keib siok chekuket asikobor kelee nengunget kipandet, ko choton ko baronok chekimoche asikosulda chobetab kipandet.

tebutiet neta neimuch ketebeniin yoon isome kasiti ko wolutik chekuket chebosomanet cheboru kole kiisoman nepo oeng ketebenin koto kiiyoe kasitnotok en oldatugul sikobor kole ingen kasinoton ak kora ketebenin rapishek chekimoche sikekonin sikeswa koti muche iyai kasit notok kora kit nekimuche ketebenin ko ngot itinye atebet nekararan nenomekee ak kasitnotok kochotoni ko tebutik chekimuch ketebenin sikopor kotimuchi kasit notok akochotoni kotoreti kompunit

Bistooshek chemomoche NTSA ko ngiloksi biik chechang en karit, ngamun ingilaksi biik chechang koimuch koib nyosutietab oreet ak kobendi kobete biik sobenywan ak kora kiit nemomoche koyon merat mosibishek chemiten karit, nyolu korat citukul nemii karit mosibishek sindobitu nyosutiet nebo oreet ko imuch kosor icheket, kiit akee kora nemomoche NTSA ko yoon mesib ngotutik chebo oreet, nyolu jkosib ndereba aketukul orenyin amanyolu kosib kochulien akee kochono ko bistooshek chemomoche biikab NTSA ak kot kosib ndereba kowendi kokoronitu.

Mokutiet netaa onyolu kotindo chito yoon moche koyaat benkit ko kibandet, nyolu kotindo chito kibandet neboru koinutikyik ak eleyobu sikobit kechomchi inee, nebo oeng konyolu kotindo inee KRA pin sikochomchi inee ketilen aisurut neweendi serikali sikobit ketech emet ak kekanabta bandab taai nebo emet, kiit akee nekimokyinge konyolu kotindo chepkondok tuteen sikochomchi inee kobois benkit nenyinet sikobor kolee imuchi inee kosibto rabishek baka mpesa nenyinet, ko choton okere olee mokutik chechomchin chii koyat benkit aketukul nemocheinendet.

Kiit netaa netoreti tuyetab tupchoshek ko toreti kokimit kibakenge en icheket, toreti icheket konaike ak kokoo chomnyet ak kaliet en icheket, ak kora toreti en kayumanik alaa ko yoon kinemu chepkondok cheimuch kotoretenge icheket ak kotoret biik chemoimucheke en icheket, ak kora kotoreti icheket konaike ak konain biik cheloen en ichek, kora kokimite kibakenge en icheket en ngalekab boishonik cheu chebo imbar ak kasishek alak cheteche bandab taai nebo emet, ko choton okeree olee konu komonut neoo en tuyoshek ichoton.

Elenyolundo ibur yoon ibirtoi simoit konyolu ibirchi chito ak iororuke ilee angoo ak imwaa kasit neyoe ak olebunuu ak iororchi chito kiit nekemoche asikobit kobor tekisto netingen biik yoon ibire simoit, konyolu itinye pamba neyamat asimatilak en kwenet, noton koboru kolee komiten kiit nekemoche en chito ak kora yoon keritar ibire simoit imwochi kngoi chito nekebirchini, kora konyolu ikochi chito nabas koeol kiit neketeben asikobit kekoshin en ngalalet, kochoton okere olee elee nyolu kiburto.

Kikokimit kabelishetab Kee akokochi kipsomaninik kosindan Kee en ngalekap tiemutik akora kikochi kipsomaninik chemiten ngweny kokilkee ak ichek ak kora kokikochi chemiten taai kotokokilkee akichek asitokonyor wolutik chekoikoi ak kora kikokoo akokimit kipagenge en ichek kikokochi ichek kosomkee ole kiwoldo ngalekap tiemutik kora kikokochi ichek akoko ngalekap kaliet ak chomiet en ichek noton ogere ole bo maana en kipsomaninik kochamke akorib tegosti netindo icheket en somanet

Nyolu ketach kiprutoinik en tekisto nenyolunot ak kengololchi icheket en kutit neikuitos icheket, kora konyolu ketoret icheket konai emet ak kimutat icheket, kora konyolu kengololchi icheket ak kikochi icheket tokset nengoker akichek ko boiboi, kora konyolu kimutat ichek konai emet ak kikochi kaliet nekorom ngamun kichanga choriik emet kongem icheket ak koiben tukuk chetindo ko choton akere olee ortinwek cheimuch kiborchi icheket, ko choton kokonu kaliet ak chomiet en biik.

Aboishen simoit nenyunet konyil chechang en betut, noton ko kikotoret biik chechang kikoito ngalalet en chokyindo mising ak kora ndoyon kabit nyosutiet ko imuch kikoito ngoliot koityi biik chenyolu konyokotoret icheket, ak kora ko kikonyumnyum ngalalet yoon kotoendi chito kobakomwaita ngoliot en kutit ko imuch kokoito ngolionoton en simoit nenyinet ak kora ko kiko simoit alaa ko kikotoret biik chechang en chengset nebo chepkondok ngamun imuche kobarasta chito kasit netinye alaan ko mungaret nenyinet, noton okere olee tinye komonut.

Konoretab chepkondok en benkit ko kararan ngamun ngekonor ak kikochi kasarta kobendi kotesokse ak kokochi chito chepkondok alak, ak kora kotoreti chito sipokobesen inee, yekobesen koimuch konyokonamen inee mungaret alaan ko ngaleab kobotishet ak ko noton kotoreti inendet kosich chepkondok alak ak konyokoboishen en ortinwek cheterter ak kora konoretab chepkondok en benkit kotoreti chito komoiben chorik ak ko imuch ndokichoren kenoe chorik ichoton ak kisib ichek ak kikochi kokwoutiet nekim, kochoton okeree olee bokomonut noton.

Bo kamanut kechikil borwek asikenai kot komi miondo ne kochut chito, kot kobor kole miten miondo, koimuch kinya chito en chokchinet ak kowendi kotoreti ine koto kosop koek keny, ak kora kokoin chito konai bortanyin kiit ne uu, ak kora ndakinyorchin chito miondo ne zaidi koimuch kengololchi inendet ak kikochi ngalalet kelenchi ala keyeten amitwogik che imuch kongem borta nenyinet, ak kora kotoreti chito konaikei kiit ne uu en miondab kasari, ko choton ii akere ale bo kamanut ne oo konaikei.

Chang boisionik cheimuch konyor chi en Huduma centre .Ne tai koimuch kosich chii baruet neiboru kole tomo koyai inendet lelutiet agetugul, ako baruanoton kowendi kotoret chii yon sire inee kasit, ako iboru kole tindoo inendet atebet nekararan ,boisiet ake kora neimuch konyor chii ko yon inyite chito baruet sikonyor chepkondok chebo koboisien en sugulisiekab barak ketoreti inee kinyityi formit noton ii ako wendi kikochin inee chepkondok choton, kochoton akere ale boisionik chenyorchingee chii en Huduma centre akobo komonut .

Bo maana kechikil boishetab chitugul sikenai kiit agetugul neyoei chito ako toreti serikalitab emet kotil isurut en chitugul chetindoi kasit neliponi chepkondok chechang' kowendi serikalit kotilen ichek isurut nebo barak kosir chetindoi kasit nemiten ng'weny akora kobo kamonut kenai kasi nebo chi ngaamun miten biik alak chetindoi kasit neya en emet ako imuuch kenyor chechosei alak ko bore biik en emet noton akere ale bo komonut neo konai ala kenai boishetab chitugul

Screenisheek ab kasari ko kikotaret kipsomaninik koger kit neu video ako kuyaa somanet nenyinet ak kora ko kigochinicheek kisomanjii icheek yaan mamiten kanetindet ako Wendi kokuitos ichegeet missing ak kora ko kigokochi lagook che loen konetkei ichegeet en kaah anan kobeet ichegeet sikiik che chwaget ak kora ko kikogochi kipsomaninik nafas koguyaa ak koger ngaleek che tesetai en emeet ak kora ko kigokochi kipsomaninik koteeb tebutiik che maguyaa en screnit ko chotoon agere ale taretet ne kikogochi ichegeet.

Olishetab tukuk en tukoshek che echen kotoreti chii kwaal en beit nemi ngweny kosir siroshekab sang, ak kora ingiolis en icheket ko konu risit cheimuche kotoret chii konai tukuk chekaal inendet ak kora ndo yoon kakichoren kii tukukyik ko imuch kisib risit initon kenai chorik ko noton okere olee konu ribset en oliikab tukuk ak kora kotoreti ichek konai kiit neuu alaa korib tekisto nebo bichoton ak ko noton okere olee bokomonut kiolishen.

Ikochin serkalit konai tabusiek chebune kwonyik, akonoton kotoreti serkalit konai kole oletoretito icheget, ak kora igochin koyumgee ak kotoretgee en icheget en ng'alekab chepkondok ana ko tuyosiek, ak kotoreti icheg konai cheseretos en icheget ako bendi kotoretgee icheget, ak kora konoe tabusiek chemune icheget ako bendi kogonu walutiet neimuch kinyumyum tabusiek ichoton, noton ogere ole bo komonut missing ak kora kowendi kogonu kalyet ak chomyet en icheget.

Nyolu komwoji mogoriot ichek betut nenyolu kelipan en kila arawet, ak kora konyolu koyai tuyet ichegen ak kogosyin olekilibondo rabisiek ng'otko arawet ala kila kenyiit ak kora konyolu kogochi icheek napas yomotindo ichek chebkondok sikoimuch kosich icheget, amanyolu kogosonji icheget en lipanet ab rabisiek sikobit kotech chomyet ak kalyet en icheget, ako choton ogere ole kong'ololchindo mogoriot mengik chechiget en bilotit.

Boishonik cheimuch anyor en potol nebo serikalit ko imuch anai bandab tai netesetai en county nenyunet ak kora imuch anai boishonik cheimuch kesiran alaa kesir biikab bororiet ak kora koimuch anai ak obeshe eletomo keyaen boishonik ak kora koimuch anai elekiboishoitoi rabishek kondoik en county ak ko noton kotoreton anai kot komii chorsetab chepkondok ko choton okere olee bo maana komii ngalekab potolit en county ak ko toreti kondoindet konai boishonik chotomo.

Bo kamanut kotindai chii lainit ab simoit sikobor kole boisie simoit anan sikenai kele kanamgei ak simoit inotoon ak kora kigochiin chii sikoboisien kibirtaen ak kongalal ak biik chemachei ako notoon komaimimuuch kobais simoit komamiten lainit kora kotaretii chii kongalalen akoib ngalalet nyiin kongethen chitoo age mpaka chitoo age ako notoon kowendii konai chitoo biik che chaang notoon ii agere ale bo kamanut ne uu kotinyei chii lainit ne nyineet en simoit nenyiin.

Alisheet ab tuguuk en kigombaa ko raisi kosiir Siret ab masaek ak kochaang tuguuk chotoon kora oo imuchei konyoor chii age tugul ne machei oo imuuch kora kiyakyi chii tuguuk kongethen kikombaa mpaka ole machei ko sireet ab masaek ko korom ngamuun en oret ak loindaa maimuuch kora kenyoor karisheek che bendii mbaka Siret ab masaek ak kora alisheet ab tuguuk en kikombaa ko kararan eng ngalek ab kaliet kosiir Siret ab masaek ngamuun imuuch kengemuun sabeet en siret ab masaek notoon ijagere ale kararan siroisheek ab.

Yoon keutien pin nengung ngeet nebo benkiit ab simoit ko imuuch ibirchi chitoo nemii yuun ndo sikwa aroruun ole imuuch iwekundee pin nengunget oret age neimuuch iboisien ko imuuch ichuut musangnatet ak iteeb ole imuuch iwegundee pin nengunget ak kora koimuuch itebeen biik che ingen kobaisheen musangnatet sikwaaroruun ichegeet ole imuuch ichapte ak kora ii koimuuch iteeb anan ityem inyended ako chotoon agere ale ortinweek che imuuch iboisien asi isuldee en ngalek ab pin nengunget ako imuuch inyoruu taretet ne kararan.